Kae en nam kendo jogi nie ei nam. To giidho yie. To aneno tonde mag lupo ka achiel kod net mar lupo bende. Jogi chalni nochiko rech kendo koro giywayo giywayo net mondo mi gol rech magi semako. Gimako rech mang'eny e nedgi mar luponi kendo koro giketogi e yie. Maen tich luopo kendo timore e nam, kata aore madongo.